ore entoki nalotu idamunot ainei tenadol ena naa erishata apa emoyian ekorona, ore ena naa ebarokowa kepising'ieki apa inkutukie, onkumeshin peyie mikiyang'akini nimiyang'aki siyie oltung'ani, ore ena naa enkoitoi nabo apa naiboyo peyie mitasuroi enaduo moyian ekorona, amu ore ake eyie inoto iyie naata nanu enaduoo toki tenkutuk we tenkume naa maidim atamaki amu kaimulumula neeku midim naa atushurtaki amu kaata naa entoki nagira aiborie.

Ore inkoitoi naibung'itae peedoli aajo itumiaki enkop tenkoitoi sidai nerripi ormanyara tenkaraki eishoi e taisere naa enkoitoi enkibooroto emirata enkop ore enkoitoi enkibooroto emirata enkop naa keret oleng nerrip ormanyara tenkaraki eishoi e taisere amu tenitu emiri enkop tening'uikini inkera enkop nitu emirakini iloreren enkop pemeponu ainyial neponu aitobiru inkuli tokiting naaponu ainyial taata enkop peyie mebaiki esishoi e taisere naa nabo ina narripito enkop ore enkae naa enkoitoi eunore orkeek ore peyie euni irkeek tenkop naa kitobirr ormanyara amu kitopirr enkulukuoni naa keyau iladuo keek enchan ore enkae naa kegirae aing'orr peyie menang'ari oltaka ashu impuyai ashu inkardasini tong'ueitin pookin niaku kegirae aing'oru ashu kegirae aapik eng'ueji naa enanang'akini ake inaduo ardasini ashu inaduo puyai ashu enepejorieki amu teniaku kenang'ari tong'ueitin pookin naa kelo naa ina alo ainyial olmanyara metaa mitoki ninye taisere inkera aabaiki ore enkae naa kegirae aarrip oleng enkop apa natekeraki piaku ene murua ore pekeri enakop naa kegirae aajo mataasishore asheti enaa isipitalini neshetieki enaa isukulini neshetieki anaa intokiting nainosaa taisere nena kera irng'anayiok amu keu ore enaa sukuul esheti naa kelo nejing inkera onkera aisumare inas.

Ore embaye naitiship tenasiai naa keng'as aitodolu ajo ashomo apa naunisho natekesishe naa katekesua dii endaa sidai. Neaku ang'as aitukuj naitiship amu keitodolu naajo meesiai epesho ataasa amu tenilo niunisho ninkesu naa ninkesu dii endaa sidai nidol ajo eo pii naa ekintukuj ina nikintoki sii aitodol ajo meesiai opa epesho amu kelo oshiake neunishoi kake mepuku enaduo daa tengaraki enchan natudung'okine kake ore peebaya erishata netaa igira aikesu nidol ajo inoto dii endaa sapuk oleng' naa ekintoki taisere aitukuj amu teneetai garama ninye ninosa nekishukokino amu imirr enaduo daa ninya enaduo daa openy.

Wore intokitin nadolita tene naa kadolita impukunot arashu impaashat oltunganak. Amu kadoolta iltunganak laa ilashumba, nadolita sii iltunganak oota inkilani naado naa kajo kolturrur oitasheki iltunganak tarruesh. Nadolita sii iltunganak tarruesh amu tenajo iltunganak tarruesh ketii ilaa kekira aatonie inaduo karrin, netii sii laa keeta inoshi masaa naapoyie iltunganak tarruesh.. Neeku kadolita enaa olturrur ele ongoroo iltunganak tarruesh, peyie eyiolou isipat enye, nelo aitabaiki eretoto pookin naba enaa enayieu ninche.

Ore penetipat ena baye temurua ang naa nchere ore ena network naa ketumi te poki ng'ueji milo aked oldonyio ashu impang boo ashu ilo ae wueji eji pitumoki anoto ena network ore network enye naa kibung isimui pookin enkata pookin te poki ng'ueji ore sii enkae naa keeta ildaikani laa kemirr ninche toropiani kutik nairo enkata naado ore enkae ore iltung'anak lemurua ai nenotito netodua netayiolito imbaa naagira aasa tolosho enaa imbaa esiasa enaa imbaa ebiotisho eimu inkoitoi ormtandao nagira aing'orie tosimui enye niaku ore penetipat mekure egira emurua agiroo imbaa nagira aasa kegira emurua ai ainyiang'ishore negira aasie imbiasharani ena network e safaricom amu kibung naa keng'amu pokitoki.

Ore entoki nagira sasa naa enkaoshoni empisha, nagira aitodol nkera mpishai naatosho, peyie etumoki aategel ajo kaa pisha esidai naa kaa iriwuari oltungani pookin otooshoki empisha nelimu sii tenaa ketii neitu ewosho esidai.

Ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena naa laasak lesiai kulo oetuo pookin aas esiai tenebo. Ore sii entoki nalotu indamunot ainei naa kelotu endamunoto ashu enkias enaboisho amu naboisho ake naidim ayau ilaasak lesiai metotoni pookin tenebo. Naa ore ena, naa keitukuj enaduo siai enye neitukuj enaduo program nagiraareu dukuya peyie elo dukuya teneneng'i, tenkisosion amu meata obo lemeyau enduaata naata neitushuli nasuo duaat nepuonu aaiu entoki sapuk. Neaku ore ena naa keng'as aitodolu ajo naboisho naata kulo aisiayak pookin oenkisosion oenyorrata nanyorr esiai enye peyie etumoki pookin atereu esiai, neas esiai pookin tenelelek ore tenetii oltung'ani laa ketii ewuei nemegira ayiolou esidai naakeidimi atuutaki amu moompaka piintoki aipang' alo aing'oru oltung'ani, ore amu itii ewuei nebo pookin asoto, neaku elelek eretoto niret oltung'ani. Naa ore ina, keitoki aaku ore enkata naasishoreki naa keya erishata kiti amu iboitata naa neaku ore esaa pookin nidolita ajo ketii entoki nikigira aitanyamal naa ing'omaki ake oltung'ani litaaniki amu itii naa inewueji.

Ore entoki nagira aasa naa orkitari ele wentomononi nanuta ibungita elekitari embuku naji enelinda mama . Ore poshi enabuku elinda mama embuku nishori tenelo entomoni tenelo sipitali , ore pedoli ajo kenuta nishori enabuku , metaa ore nkatitin pookin nala aparan enaduo sipitali ,mingurari nkiloi enyenak , mingurari biotisho enye naa tenaduo buku ingurari niaku ore ena naa orkitari ogira alo aitukuj ashu aitekengen enatomononi tombaa naipirta biotisho enye enaa enaigero tenaduo buku enye elinda mama.

Ore entoki nagira aasa tene naa elelek aa enkitengena egira kulo tunganak angamaa, elelek aa enkitengena naipirta nkampunini enye, Ashu naipirta baa e sukuul aashu enkae toki ake. Elelek sii eniko oltungani teneee esiai enkiremore neeku elelek aaa ilturrurri ake oonototoe pee etum masaa naasishore

Ore eniko sirkali peyau inkoitoi ng'ejuko ormtandao peramatie oltaka naa peeng'as aasishore ormtandao alikiorie neutarie iltung'anak aiteng'en eniko peyie epik oladuo taka ore enkae naa pegilunore oleng esiai oltaka ashu entoki sapuk naa ninye nagira ailepunyie oltaka piaku sapuk ore enkae naa peyie epik oleng enkitamioto iltung'anak oasishore ashu ogira ainyialaa ashu ogira anang'nang'aa akeduo oltaka te poki ng'ueji nitamei peyie eutaa irkulikae ashu peedol irkulikae enaitasaki amu mitoki aigil aas.

Ore rreteni osujitai peiboori endoyoroto e valio enterit peitobikori empiron enterit tiatua enkijape torrono naa kegirai aitumia enkoitoi orkeek, ootejo lang'eni ninche oitobirr enkulukuoni. Keetai ilang'eni ooyautua irkeek lena rishata, irkeek ng'ejuko, irkeek oopi laa keitopirr enkulukuoni. Ore engai naa kegirai aitumia olchala aabukoki enkulukuoni. Amu ore olchala naa nabo oitoi naitopirr enkulukuoni. Ore engai naa kegirai anuk ilbaat oogira apuku eimu enkoitoi enchan naa ore ake peyie eaku ilbaat kumok naake ebaa enkop pookin. Neaku egirai anuk lelo baat agiria aitumia intokitin naaji gabions peyie etumokini naa aibooyi peemeitoki enkop abaa. Ore engai naa kegirai aitumia enkikarrare, aikarr enkop peyie meaku keim inkoitoi keetai inkoitoi toonchot pookin amu ore teneaku eetai inkoitoi pookin naa kelo ina aisho enkijape torrono erishata nakeinyal ena enkulukuoni.

ore dupoto teneyasishoreki pee alimu enkibelekenyata oloing'ang'e naa peyie eret, ilairemok peyie naa nena masaa naa ake naidim atoliki ilairemok ajo ore enashan neeku ,pee epiki idaikin ilchambai keret oleng pee epashare asara natum amu kelo oshi neunisho ilairemok nengiala enaduoo daa neeku kitoki aiboyo enkingialata oo iropiyiani nang'ial.

Ore entoki nalotu ndamunot ainei tenadol ena siai naa orkeretii loormaasae amu ore ele kitengela, naa ore peyie etasotote iltunganak naa entalengoi naatae, kelelek aaa keyiengitae tenkaraki emasho naje Ashu eetae oltungani oputitoi amu kedungie irmaasae enkiteng ntona kumok, kelelek ninye aaa nkiasin orkuak pee eitabari orkeretii loormaasae

Ore enikunaari ena siai temurwa ang' naa ore ake peaku eyawua entito orpayian ore duo enoolong' napwonunui aaomonu kishomi naa kepwoi ake neyauni ilorikan aare, ore peyie eyauni ilorikan aare neng'asi aitoton entito, ore peyie idipi aitotona entito nejokini tudumunye shomo iyaki iyiok orpayian duo liyawua. Ore peyie elo neyauni taa, neyau entito orpayian lenye netoni pokira tenewuei tedukuya olorere pookin, niteruni taa aranyaki, ore enaduo ang' naa ninche naetwo asai enaduo tito neyau emasaai orgos, neenikini enaduo tito piitodolu ajo etaa taa enenye niteruni taa arany, niteruni aashipakino, niteruni aaranyaki isinkoliotin, niteruni airiship omeishunye ina masho

Ore enikoni tenetumi ena bae naa olanyuani ake oidim anot e bae naijo ena. Kengas olaramatani aun olchamba neikarr pee mijing ake nguesi najo alotu ainyial irpaek nenyok apik enkare neitoki akes paa ketumoki taa sawa osokoni nelo amirr .

Ore entoki nalotu edamunot ainei tenadol ena naa oloirag lee nkare naa keeta oloirag lee nkare batisho oleng amu tenesha oshi enchan sapuk naa ketii wuejitin naa tenebau erishata enchan nidur iltung'ana apuo alaam neine wuejitin amu ewuejitin naa kiminie iltung'ana enkishui enye wuejitin naa keyaa enkare nkajijik keeya enkare enkishu neeya iltung'ana ore kune wuejitin naa kesesha aa wuejitin nisiasha naa meeta aitoki naidim aiboi enaduo are neeku tenelotu enkare neshupu aa sapuk naa sapuk naa enkare neeku kebaiki enkajijik nitemok pooki toki neeku ore ena naa oloirag lee nkare oyau batisho oleng tee nkishui oltung'ani amu kiminie iltung'ana entokitin kumok oleng eyimu oloirag lee nkare

ore eng'eno naipita ena naa imelii kuna naa niche oshi eesishoreki alang'ie inkariak ketii inkariak naa miidim oltung'ani atalang'a too inkejek inonok ketii inkariak naa miidim igarin atalang' nitobirini apa kuna tokitin naaji imelii peyie eku ninche elang'ieki inkariak naatii inaiposha inkariak nemeishunye aikata naa meeta aitoki neme ake kuna melii , ore sii naa ninye esishoreki pee elo oltungani inkador ashu alo lido likae kekun laa enkare pooki neeku ore pee iyieu nilo lido likae kekun naa mpaka naa ninye iyasishore.

Ore entoki nadamu tenadol enasiai naa kadamu isiatin naasi toontaoni sapukin enaake amu ore ntaoni sapukin naa ntaoni nagirae aasisho muto ekenywa meetae adaakata saa nairurae naa ketii nkabilaritin pookin oltunganak , niche itumie imbaa pokin , niche itume ingarin sapukin , niche itumie mpukunot oltunganak omirtita ntokitin .

Ore enkolong apa nataasa enasiai naa enkolong apa naiminie enkipande ai , nalo taa huduma centre nataaniki , nalo mawae irkimojik ,naoshi empisha , naiput inkardasini ore peyie aidip , naishori enkardasi nalo aanyunyie enaduo kipande ai metupuku peyie ore tenepuku naya enaduo ardasi , nalo aitodolu ajo enkipande ai .

Ore peenetipat peyie eesi ena bae naa kisho enkishuo enguess metotona te seriani , amu teneyai enguess olale tepoi aitoti, nepoi aramat nepoiaabak, nisho enaduoo ng'ues metobiko ilarin kumok ore sii teneyae inguesi olale naa enedupoto oleng amuu keeku kore inkera netu aikata edol kuna ng'uesi naa keriki peepuo adol tine, ore sii iltungana oinguaa wuejitin naapashipaasha nemetii kuna ng'uesi ikuapi enye naa kepuonu neyau iropiyani peetumoki atodol naduoo ng'uesi, ore sii inguesi tenepiki olale naa embae etipat amuu kitunguaa enguess empepeen meetaa metumoki aitanyamala iltungana neeku menya inkishu , arashu ntare oltungana amuu ketii naa ewuei neikarraro ashua enkang enye naaperamati ake ninye ashu epoi aramat iltungana ooguarr.

Ore panyor enasiai naa iteleyia oleng tumoto onkardasini oshi naya erishata itu etumi ,ore enaa entumoto enkipande , ore enaa entumoto enoshi palai naji good conduct , nitelelia oleng enkisiayiare ehuduma centre entumoto enena ardasini amu tenilo aparan enkituo ehuduma centre naa enkichori ereteto pookin nitoki aaku keutaa sii oltungani eninko pitum enaduo reteto naa ore imbaa nalimu naa mepuoi aishoyo ashu alimu ilomon linonok.

Ore paa sidai enkigeroto ingira ainyiangu olaini ngejuk naa tenelo ake niata ntokitin nitu iger esidai ashu tenelo neeta maasa inonok nikitorikinote ingira ainyiangu enaduo simu naa ekidimi atabaiki nikiwoshokini peyie kitumi . Ore sii paa sidai enkigeroto olaini ingira ainyiangu ngejuk naa keji peyie ore pelo niminie enaduo simu arashu naji neaku keeta enasimu enyamali naje naa ore olaini lino naa nabo onkoitoi naitodolu ilomon linonok .

ore esidano oo siatin naa tenelo oltungani nengamuni tesidai kisidai ina tena sipitali amuu kisho oladuo tamoyiai engolon ore sii esidano oo siatin e sipitali naa kishoru metaasi esiai aasiki peeminyalaa naa iltamoyiak amu kipimi aasioki. kisidai sii tenipotu sipitali iropiani kutik naa nebakisho sii atobiraki ina naisho sipitali metubuluoleng nisho enkara sidai. meyiou sii naa kerere sipitali amuu ore ake tenaa kisidai naaentoki ina nabo naisho iltamoyiak metoduo ajo kishiu na kitodol ajo kisidai pii. Sidai sii sipitali tenaa kisho itamoyiaak endaa amu kisho ninye ingufu oo biotisho asioki

Ore paa enetipat enabae temurua ang naa kitodolu nkiasin ,nahomoito siraki aas ashu nahomoito ilarikok likitegelutua aas .Niaku enetipat amu kepiki ormonokie pitadamu ajo ore apa olarikoni naa ninye apa otaas ena ashu ninye apa oyawua enadupoto enakop . Kitoki sii aitukuj oleng iltunganak peyiolou ajo ore sirkali nategelutua naa keyiolo oleng imbaa eatua nkishu , neyiolo mbaa oltunganak lenye .

Ore embae naitiship tenasiai naa enkariano ake wenkitengena naitengeni oltungani ometayiolo esiai enye . Ore sii entoki naitiship naa enchipai wenyorata tenenyoru oltungani esiai enye wombaa naa ore tenikitengeni nilotu aasishore niaku ishipa oleng tenidol imbaa naijo kuna amu ore kuna naa mbaa naimaitie lalashera lang , nanotie siatin niaku enkitiship oleng naa mnbaa sii naret oltungani metaa kidim ninye atareto kewon meeta enyamali .

Ore eningo pee iaru omikinchori tebei kiti te Gikomba ashua tesokoni olmaasai, naa piing'as ayiolou mpisai naamirieki oshiake enaduo toki niyieu. Amu teniyiolou iropiyiani enaduo toki niyieu naa mikiindim iltung'anak aayeseka ashua aatimiraki tooropiyiani kumok, kake tenilo eitu aikata aikilikunu enaduo toki tiai wueji mikitolikini iropiyiani piiyiolou naa tenikijokini iropiyiani naaje ning'amu. Ore sii enkae naa keyieu sii niyaku oltung'ani oota eng'iriata, amu tenimiata eng'iriata nimiyanyu ashu miindim adaikata ataaru enaduo toki, ekijokini ake ropiyiani ninchurrututu inaduo ropiyiani amu iyieu nidumunye asiooyo alo. Ore enkae naa keyieu niyiolou ataaru, keyieu niyiolou enkutuk ebiashara, amu teniyiolou enkutuk ebiashara nimikiru ataaru amu ekijoki olamirani ena, nijoki ena mpaka nimirr. Ore sii enkae keyieu niyiolou emua oontokitin niyieu metaa, tenaa kenkila naje iyieu niyiolou ajo amaa ena keropiyiani naaje enare, amaa ena keropiyiani naaje enare.

ore entoki nagira asa naa entoiwuoi we ntasat tenemo wontoiwuo enyanak anya ilomon nitodolu enchipai amu ore enkerai tene boitare entowuoi enye naa kening' esiriani, nikuotaa etu kingorokino amu ore entoiwuoi naa ninye nayiolo ibaa ena kerai , ninye nayiolo ibaa naata enakerai , ninye nayiolo esupatisho enaduo kerai enye neeku ore entoiwuoi entomononi naa enetipat oleng tenkerai amu teneeta enkerai nkotonye naa ketum osim netum enkitengena, netum encholiek netum oltungani outaki intokitin nemeyiolo alang entoiwuoi epapai lenye.

Ore ntokitin pookin nadolita tene naa kadolta olowuaru keri otii olale , kadolita sii esekenkei aa ninye ikarayioki , kadolta sii enkaina oltungani naibungita enkararai autie oladuo owuearu keri, kadolita sii irkiek , ntonat orkiek nadolta nkujit nanyor .

ore pee eta ena naa kegira iltung'anak lemuruang' ilomon tesiokinoto loo gira asa etu egiroo aitoki, ayiolou ibaa esiasa etu egiroo aitoki ore sii ilasirak loo ilomon negira aitabau kegira ashoru enkitukuja emu ibaa enkisuma neeku ore pooki kiyas nagira asa tenkishui oltung'ani, naa kegira iltunganak lemurua ai atum ilomon pooki eyumu ena masai etekinolojia.

Oree enapataa sidaii peyiee etum illainyangak ntokitin enye tenkataa naishaa naa enapataa eengari amuu kidim atanapaa into intokitin kumok tenkataa naboo umuu oree enkagarii naa kitabau intokitin tenkataa naishaa naa keetae ingarin naanap ilolan oree peyiee ipik enkarii ololaa naa kitabau ololaa ituu inyalaa tenkataa naishaa

ore paa enetipat peyie esi ena baye naa enetipat sii tenesii enabaye amu tenelo ake nejuti oladuo tung'ani , ore enkae teneetae oltunganak apa oyieu eretoto enkopis naa mitoki naa abaki amu kelek aa kejo matabaki ashu ejoki mee kure eetae ina retoto neeku keret asho eretoto pee epaash oladuo tung'aani , nisho shii eyiolounoto ajo kainyoo pee etujutoki oladuo tung'ani .

Ore entoki aas naa enkerai nagira areu e baiskeli, naa ore ena naa nabo oo ngiguraritin naagira nkera aiguranie naa keisho sii ena kerai metaa meeta eliyio. Neeku engiguran naisho nkera metotona teborron neisho ntoiwuo metaasisho naa keret ina niche katukul.

Ore peyie eigeri enkarna oloitokitok te post orbaribaribara tenkoitoi oo garrin naa keji peyie eutari aajo enewueji engelie aapuo oloitokitok. Amu kelelek aaa teneyim enkae wueji nimin kake teniim enaduo oitoi nemintoki aiming katukul.

ore paa enetipat enabaye temurua naa kitodolu ibaa ashu inkiyasin ashu eretoto natumi too isippitali oo ilmasai , neeku idumunye ake keret iyiok ene metaa mintoki ninye agiro sipitali eserikali amu nena naa naata iretot pooki, naa keji pee etumi teleleki oleng' neeku kisho sipitali esirikali iltunganak lemurua ai esiai ashu enkiteng'ena , nitoki aaku meekenya ninye amu iltung'anak lemurua ai oiro enkutuk oo ilmaasai amu ore ebare nayieu naa kiro ake nelikini enyamali naata.

Ore entoki nadamu tenadamu tenadol ena siai naa eudoto oo Sindano. Ore eudonoto oo sindano naa keme oleng' naa keetae iltung'ana pure eudoto oo sindano oleng' laa tenemoi naa ore ninye enyamali enye naa oo sindano Ake teneudi. Neeku ore oo sindano naa obo oshii oo ntokitin oshi oltamoyia metalakinoto Ashu metanya epuo sipitalini tenkaraki emion nature oo sindano neeku ore entoki nadol naa tenadol orkitari naa kaitoki adol oo Sidano nayiolou ajo ore. Oltamoyia naa keeta oshi emion sapuk naima egirai abak mishiu.

Ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena biashara wenkishui oltung'ani amu ore biashara naa ompaka niimaa ingolikinot amu keng'as aaku ore ninye kulo tung'anak oshi loomirisho tenoo naa kelo neetae iltung'anak oopwonu oshi amiraa oshi amu meyieuni nemirisho teboo oo sokonini. Neeku ore biashara naa keeta ngolikinot amu inepu kitimiraitie iladuo tung'anak ninturaa intokiting inonok, naa tenetum intokiting inonok neya. Ore sii enkae golikinoto naa keetae engolikinoto enkolong' nikiarr itonita enaduo kata pookin aiteru enkakenya ompaka enteipa, nikinya enkolong' nemeetae ewuei nijing'. Neeku nabo ina golikinoto naimaa ilamirak le biashara nisulaki kulo lemeeta nkajijik. Ore enkae naa kelo nilotu nelotu olainyang'ani negel inkilani niretoki agel kake meeta ninye enkila nabo nainyang'u. Ore sii enkae naa ore irbiasharani naa kepwo egira aareto amu tenijo aing'urr kelo ninepu olaranyani, nelotu ninye olaranyani ainyang' oltung'ani oinyang'ita nkilani. Neeku ore biashara tenijo aing'urr ore tenkishui oltung'ani naa ore pooki toki ashu ore entoki sapuk naa biashara amu eetae olomirita nkilani, eetae olomirita irpaek, eetae olomirita nkishu. Neeku ore ena kintodol ajo ore irbiasharani kutiti naa kiidim ake niteru ata meetae iladuo dukai omeetu ataa ninche taisere iloopeny iladuo dukai tenetum

Ore program internship naa enetipat oleng amu kisho enkerai naa enaidipie sukuul erishata nalo aas esiai apa naisumare, neeku ore ina meya erishata pee etum esiai, ore sii enkae kesho oltungani erishata metayiolo esiai orkasi. Ore pee eas oltungani nejia naa ketum orkuak sidai amu keyiolou baa sidan teneas neret ina ninye naleng.

Ore entoki nalotu ndamunot ainei tenadol ena naa ore ena naa oltururr onotote ebaiki neeta emasho aashu osirua oyawua iltunganak tenebo neeku enchipai sapuk oleng. Amu tenidol iltunganak etii tenebo naa kelelek aa emasho kiama Ashu Ashu likae sirua sapuk. Naa ore oshi emasho naa nabo ooo nkoitoi naitutum iltunganak naa keutaroi netum, iltunganak engeno sapuk netum aatayiolo enanare tenas.

ore paa enetipat ena bae naa keyau naboisho neeku meetae eworo, ore sii enkae toki naa keyau iltunganak tenebo naa kitukuj sii iltungank metaa ilanyuak. ore oltungani oisula naa kesho iltunganak metonyuaa oleng. nesiho sii nkera metayiolo baa naanare neas neeku meeetae nkera naapongori

Ore entoki nalotui indamunot tenadol ena naa ore taata intaoni netaa elelero naabore epuo en elelero intaoni epuo epuo isukulini aing'oru enkisuma epuo sii epuo aing'oru isiaitin amu ore tontaoni naa ketum elelero erishata oleng nabulunyie netum isiaitin itu egeli ajo kenialo orere ajo keniakua arin niaku ore taata tontaoni sapukin nishorita ninche elelero erishata naasishore ore sii ena naa ore entoki nalotu indamunot ainei naa keng'as aaku ore taa intaoni pookin ata kuna sapukin netaa ketii eseriani etaa intaoni nindim aitasho indim atotona nindim akeyie ataasa entoki pookin akeyie sidai meeta olikae tung'ani likitang'amayie mekure arishat kuna naa keji naarri ore intaoni mepuo iltung'anak intaoni mepuo inkera intaoni amu keetae irpurisho keetae iltung'anak oarr irkulikae etijing'a taata eseriani intaoni sapukin niaku ina nagira aisho oleng metaparana ata nena kera kutitik.

ore peyiee eibelekenye ena bae tenkop ang naa eewuo esai e technologia aar esai olkuak amu etaa keesiate isaitin naijo kiama tenebo orkulie siruai tenkoitoi e technologia neeku eyawua ina enkibelekenyeta naleng

Ore entoki nagira aasa naa ilaasak kulo lolturrurr lemoyian naji cancer. Ninche oogira aautaki ashu oogira aikilikwanu inkarn oltamwoyiai amu ore taata tenarishata eesishore kuna masaa e teknolojia naa ore entoki ashu ore nkaik enyenak ashu ore pooki toki napirta akeyie duo oladuo tamwoyiai naa kigeri nepiki ewueji metaa ore enkata pookin nalotu oltamwoyiai aparan enaduo sipitali naa keetae ake ilomon lenyenak pookin metaa mitokini aata enkikilikwanare, neyiolouni enetabayie emoyian tosesen lenye, neyiolouni ajo kaa rorwata eitoki aya peetumoki ainoto embaare

Ore entoki nagira aasa naa irbiasharani ake oogira apwo aas imbiasharani enye. Ore ena naa taon ena naa iltung'anak ake oosita siaitin enye kulo oopwoito inkoitoi napaashipaasha inepu iloogira aamirish, inepu iloogira aapwo sukuulini, inepu lopwoito sipitalini, neeku ore entoki nagira aasa naa enkishui ake oltung'ani enikunaari kila enkolong o mbaak naas oltung'ani kila enkolong o ntokiting naanare ashu imbaak nagira aasa tenkop wesiai pookin naa ninye egira oltung'ani alo arrumoo tenkishui enye

Ore esiai naas eyiolounoto olairemok tenebo we ramati eapa temokunoto enkibelekenyata olingange naa peyie engas aasihore imashinini ashu imasaa naipim esiai olingange ashu enkbelekenyata olingange amu ore peasishore nena mashinini naa kisho oleng eyiolounoto nayiolounyie irishat oloingange , nayiolounyie tenaa kerishta enchan ena tenaa kerishata olemeyu . Ore sii enkae naa peasihoreki , nisulaki iloota engeno tialo esiai enkiremore amu tenetum enkitengena ashu iutarot tolangeni lesiai enkiremore peyiolou ajo kakwa kiek oetuo ,neyiolou irkiek oitobir enkulukuoni , naa kisho ina metayiolito , nibung enkibelekenyata oloingange , metaa ,mitoki alotu aaku enyamali.

Ore eniko eworoto endaa peyie itadoyio kasarani naidim enkibelekenyata oloingange tenkiremore naa tenaa ore endaa natekeswaki naa isapuk amu tenaasapuk endaa natekeswaki , ore enarishata eoritae naa kisapuk .

ore engeno niyieu peyie itumoki ataasa ena sai naa mpaka nishomo asium esai oloingange nitum engeno niyiolou mbaa naagira aasa tolingange anaa eneba enkolong, enkijape tenebo o kulie baa naapasha oloingange naa enetipat ina oleng neretisho sii

Ore entoki nagira aasa naa iltunganak oshomoito aparan enkopis naitasheiki kodi naji kenya revenue authority . Ore tenakopis naa ninye oshi nayiolo mbaa pokin naipirta kodi naa idol ajo ore iltunganak neshomoito ewueji naa ninye oshi iteru iltunganak aikilikwanisho, ninye interu pilo aingoru eutaroto , teneta duo enyamali niata naipirta kodi ,naa enewueji ashu eleorika ninye oledukuya linter , paa ilotungani likiutaa pitum anoto eninkunari tenilo minkinchori ereteto tilo turur lekodi.

Ore entoki nagira aasa ten naa kadolita ajo irganayioi ele oji orpaipai. Naa ore ele nganayioi neo. Naa teneku oshi ele nganayioi naa keaku keeta ilanterera otii empolos. Niaku ketudungoki ele nganayioi tempolos metaa keeta inchot are. Ore peyie idol ele nganayioi ilabdereranaa keitodolu ajo ewo ele nganayioi neaku keidimi ainosa

Ore irereni naidim ilairemok aibung pee eim olameyu naa peyie engas aasishore erishata enchan ,ore peyiolou ajo erishata enchan ena , nenyok apik indaiki ilchambai , nenyok aibung iladuo shambai peyie etumoki endaa sapuk atupuka aa ore tenkata olameyu , netii indaiki irkompen .Ore sii ireren naibung ilairemok peyie indim aima enchan sapuk naa peyie epuo dukuya aingoru eniko peyie itapaasha indaikin enye enaduo shan sapuk , peyie tenelotu enchan , nemeoroo ilduo paek lenye ashu inaduo poshok enye wendaa akeyie pookin naa kidim ataas neji peyie epik enkoitoi ormutaroni nitapash nkariak pemelo aosh iladuo shambai lenye . Ore sii etesiai enkulupuoni toronok naa kidim atapal enkulupuoni eimu irkiek loisho langen , eimu ilchalai , nebak enaduo kulukuoni peyie ore enkijape toronok neminyial inaduo daikin.

kisapuk enasiai oleng' tenkopang' amu ore ena siai naa ore apa iltung'anak kumok naa kegira aturu inkariak tenemeetae enchan sapuk naidim atasha kinguari inkariak too iturot neeku ore entoki naasita iltung'anak kumok naa mookire idim ashom iwejitin neelakua atooku enkare , neeku kegira atukunyaki oleng esiai enturunoto enkare amu, teneturu enkare naa kegira enkare aret olchambai lenye oo teramatere oo inkishu enye.

Ore ntokitin pokin nadolita tene naa iropiyiani onkardasini olosho lenya , nitoki sii aaku nchatan pookin meetae inalus , nemeetae inaangor , ore kuna naa esiana onchatan oropiyiani pokin .

Ore embae naitiship tenabae naa olanyuani ogira anyok tesiai enye enkiremore , etudungo ninye ewuei enye nagira alo atur ,nitoki alo kegira aikar peyie etumoki atuuno ashu petumoki atipika empeku entoki naba anaa enayieu nepik.

Ore entoki nalotu ndamunot ainei tenadol ena naa embeutu oonkishu ena. Ore ene naa ewueji neshomoki aaturu enkare nesheti embeut naokie nkishu enkare. Naa ore ena peut naa empeut sapuk oleng naa inkishu kumok naidim aatookie enkare eitu eikormoja ashuu eitu edungi. Ore sii entoki naitishipa tenadol ena naakadolita empeut naa ketii encholto naa oloip. Meaa ore enkata nairowuaj oleng ore ewokito inkishu enkare ore peyie eidup neirang ashu ore ewokito nemetum enkolong amuu ketii naa olip enchoto. Niaku empeut naa onkishu ena anteshetaki neitoki aaku etiu sii eitoodoro oleng neitu sii etodoropi oleng niaku kebaiki ilasho nebaiki inkishu sapukun

Ore entoki nagira aasa naa oloiboni ogira abak oltamoyiai arashu oltungani oota enyamali naje . Ore peyie atejo oloiboni naa kitodolu enkishopo enye , nitodolu sii imasaa nagira aasishore abakie oladuo tungani . Ore iloibonok naa kebak oshi iltunganak eimu nkirorot , engas alimu enyamali ,ashu engas alimu oltungani, osihoo olikae menoto enyamali ashua olotasakuto olikae ashu oitaasa olikae entorono peyie etabaikia ewuei netabaikia ashu penoto enyamali . Kitoki sii alimu eniko oladuo tungani naa tenaa kolomwoi , nebak ashu elimu nkoitoi naas peyie etumoki oladuo tungani aishiu.

Ore peyie eyiuni nitumia ilashumba enkampuni etii orusa naa keji tenelo neasishore ilashumba enaduo ampuni tenkoitoi nemenare , nemeetae naa olikae tungani olotu esirai amu embae naa naidipa olningo atijinga . Kake ore peyie eaku meetae orusa loishooki naa kelotu naa aku engoloto eimaa oladuo ashumbai amu meeta naa orusa oishooki loasishore enaduo ampuni. Ore peyie eaku keyieuni nintumia ilashumba enkampuni etii orusa , kelo naa keponu irkulikae neasishore enkampuni toonkoitoi nemenarikino , ashu easishore enkampuni toonkoitoi nalotu ainyial ormanyara , niaku ore oshi petii orusa naa keji pengas ayiolou ajo kainyio doi ipirta enampuni , nitoki si ayiolou ajo , amaa enaa ampuni keeta iltunganak lemurua toltauja ashu amaa enaampuni keeta dupoto nalotu ayaki enaduo murua.

Ore paa enetipat peyie easi ena bae naa keji peyie eiboori imoyiaritin naponu aitanyamal inkera teneaku eitu eiboori tanakata aa kutiti. Niaku ore ena naa embae etipata naa ketukunyaki sirkali neitaman isukuulini nkajijik onkangitie irkeek eishooyo elelek aaah ilenkutuk ashuu isintanoni eudi inkera peyie melotu taisere enyamali aitanyamal inkera etaa iltunganak kituak amu kelo naa ore ntokitin naiboori naa kelo naa iltunganak peyie emeaku maiman nelo naa iltunganak peemeaku modook. Neaku tenelo nesiokini aajo kelelek eetai emoyian nalotu ailepu nelotu aitanyamal inaduo kera naa kesiokini aipooyo tenkata ekitosho eton eitu ebaya ewueji nemeitokini aibooi

Ore Kuna olongi tenigraduate enkerai ormaasai newosh iltung'ana emasho sapuk oleng amu keng'as awosh emasho pee eitodolu enkisulata neshipakino enyuata enaduo kerai nashomo nitabau enkisuma mitokini ashipakino enkerai naningisho naifiwayioki entoyiwuoi enye pelo as esiai enkisuma nitabwua eitu etum ashu eitu emalimal ore sii pee neshipakino naa keji pee eitukuj enkera natii siadi nitukuj enkera kutiti nagira abulu ajoki ore enkisuma naa enetipat tenkishui oltung'ani ore sii pee eshipakinoi taata esiai ee graduation too ormaasai naa keji peyie etubulinu nilepunyieki oleng esiai enkisuma too irmaasai amu ore irmaasai ketii iltung'ana leitu apa esioki aibung enkisuma neeku keeji pee eitukuji oleng enkerai ormaasani ajooki kidimayu siniche nisuma ni graduate kidimayu pee elo enkishu naa nilo sukuul naa nilotu nintoki nigraduate kidimayu pias enkisumaritin pookin ata ira ormaasani ata kintubuluaki torkuak meeta aitoki nimidim ataasa ore si oshi pee ewoshi Nena mashoi naa keji pee etodoli entoiwuo dupoto nataa enkisuma paa ore oleitu esum enkerai enye tenelotu ena mashoi nenig enkrorot nening enkitukujat tenening esiatin natum enaduo keara naigraduaeta

ore entoki nadamu tenadol ena siai naa eyiolounoto ajo re sii ninye olaini le airtel arewue mpisai nieasie enkae siai pookin oshi naas irkulikae neeku itodolu ina nchere keretisho sii ninye katukul

Ore entoki nadamu tenadol enasiai naa kaitadamu nkiasin wereteto natumito emurua ai eimu sipitali esirkali . Ore sipitali esirkali temurua ai na sipitali nagira abaiki iltunganak tiatua inkishu , sipitali nagira iltamoyiak apuo nebaki , sipitali naa ore sii irkitarini naa iltunganak oisumate oota engeno , neeta eyiolounoto osiatin osesen. Niaku ore sipitali esirkali , naa sipitali natii irkiek ,naa sipitali naata embaare, naa sipitalini sii nashilaa iyieunoto oltunganak amu sipitalini nagira abaiki iltunganak pokin , laa ore oltungani lemidim keweon naa kidim atabaiki enaduo sipitali amu meeta ropiyiani nalaki , kidim anoto ereto pookin ,kidim anoto utaroto pookin ata meeta naitayio amu ninche naa petii enaduo sipitali enewuei.

ore entoki nagira asa naa imaniki aa enking'uana olturur oje elelek itururote niche pee etumoki atuutai ikulikae ashu tene etae olota eng'eno, netum atang'arie ilkulikae eniko tenee sisho, eniko tenepuo aa baki iltung'anak liatua inkishu eniko teneret iltung'anak oonyamal, nee ore ena naa olturur ake onotote pee eimaki ibaa naaret enkishui enye onaret olosho, obaa naret eniko teneng'oroo olosho lenye obaa naret ashu inaitukuj esiai naasita pee meshuku siadi keloto aret iltung'anak laa ninye apa eyieunoto enye.

Ore paa enetipat peye eesi ena bae, naa keji peye peeyoluouni enaba enkima oladuo oltamoyai. Amu kelo naa teniilep enkima oladuo tamoyai, naa keetai oshi eweji naa tenebaya enkima naa batisho etii oladuo tung'ani, naa ore sii peye enetipat peesi ena bae, naa keji peye inining'i enkitiko oltau loltung'ani. Amu kelo naa teniitik oltau loltung'ani agiroo enanariino naa ketii oladuo batisho oladuo tung'ani batisho netaa dii keeya elo neeku ore naa keret peeyolouni ele tung'ani ajo kayi etabaiye kayi eoshoto enye oltau, aki etabaiye enkima tosesen lenye? peetumokini aatasaru aing'uraki olchani oidim ade aitadoi enaduo kima ashu eoshoto oltau amuu, ore eoshoto oltau, naa meesidai toltamoyai amuu kelo naa teosh oltau naa irishat enyana emusho nena.

Ore entoki nadamu tenadol ena Siaii naa kadol enkadi naa kejo oshi enkadi ee clinic naasishoreki ore ake peeini enkerai nishori enkadi nepikakini ina olong natoiwuoki nepikakini inkiloii naata neeku kore enkata pookin nayae enaduoo enkerai clinic nepoi aipim inkiloii, nepoi aauud isindanoni neeku ore osidano ouudi nigeri ajo etuudoki nipimi inkiloii ningeri tenaduoo kadi, neeku kore ena Kadi e clinic naa ninye naret inkera menoto enkadi einoto naa ninye oshi eji birth certificate.

Ore entoki nadamu tenadol enasiai, naa isiaitin naasa tesipitali. Amu keetae iltamoyia, neetae irkitaarrini. Na ore iltamoyia otaa kemoi oleng letaa midimari ashu otaa ore esiai enye ashu ore esiai enye osesen naa aitorrono, naa kishori oshi mirraga sipitalini. Ore si oshi to sipitalini na keetae irruatin, na ninche epoi airragie laduo tamoyia loogol esiai enye, petumoki irkitaarrini atodol iladuo tamoyia tenkewarie. Neeku ore oshi sipitalini, na keeta irkitaarrini kumok amu keetae irkitaarrini ledama, neetae irkitaarrini lenkewarie, metaa ore peku ipang'a laduo lotii dama, ore irkulikae nejing'u kewarie petumoki ataramat iladuo tamoyia. Ore si oshi sipitalini, naa keetae orkitarri laa ninye ishori aladuo tung'ani metaa ninye ake ing'uraa, neku kelo ake negira alenoo, peyiolou esiai ebaare enye amu keetae ilaa ninche oidimu enaduo nyamali naata oltamoyiai.

ore entoki nadamu tenadol ena siai naa enkata apa oloidikidik onyoito ilmuran aareten tenkaraki keeya oltungani apa otaraki eetae oloidikidik neeku kaitadamu apa ina rishata

Ore peegel orkastomai olomirita intokiting naa kelo naa ore olomirita naa kelo oshi neyau intokiting torrok kelo neyau intokiting naang'era ashu intokiting nadanya naa tenitu ade elo orkastomai agel esidai naa kelo netum intokiting naa meret nena tokiting ashu me mepuo aasisho enaa enayieu oladuo tung'ani ore sii peyie egel orkastomai intokiting naa kejo paa ore entoki naya nentoki naitiship oltau lenye mentoki naa kedumunye ake nitoki ajo kanyio duo painyiang'ua ena kitoki sii aret oleng engelare ontokiting amu ekincho todua inkulie sidain amu kelo naa tenaa intokiting kumok emirita oladuo tung'ani naa misioki naa adol ampaka ade nigel neekincho ina erishat todua intokiting sidain ashu intokiting naisudoro duo naagira inkulie aisudoo naa ninche inye isidain nitu apa aikata idol ore sii peyie egel orkastomai olomirita intokiting naa kejo peyie eyiolou ashu peyie etum entoki esiana oropiyiani naa ninche ebaiki oladuo kastomai amu kelo naa ore inapik shumata ashu ore naitataanu naa inoropiyiani naagol niaku ore peyie elimu orkastomai tenaa kenoropiyiani nalelek eyieu naa kisho naa engelare menotoki inaduo ropiyiani ashu metegeli netumi inaduo tokiting toropiyiani nalelek.

Ore entoki nadamu tenadol ena siai naa olarewani loo iltukutuki otanapa oltung'ani naa kelelek aa elata elakitai ore oshi elanapak ashu elarewak loo iltukutuki naa edim atalaki ninche teina kata nidim sii atalaki too ropiani alakie esimu neeku ore esiai oo larewak loo iltukutuki nimitagol ninche elataa amu meeta enkoitoi nimidim ninche atangamu ore tinakata kidim atangamu eropiani tenaa esimu etii

Ore entoki nagiraasa naa inkera esukul naagira aisuma eimu masaa eteknolojia enarishata, ore ena naa intokitin apa nemeetai amu ore apa tenkisuma eabori naijo primary nemeeta apa inkera orusa naasishore masaa eteknolojia, kake ore tenarishata eshomoita apa sirkali aang'oroo masaa eteknolojia metaa keasishore nkera , neisumare nkera neing'orunye nkera ntokitin naagiraaku engolikinoto teninche. Ore enasiai omasaa eteknolojia netupunyakita sirkali oleng' amu etoduaajo ore ena neesiai naakeeng'oroo nkera metasiokita atayiolo imbaa eteknolojia eisul etaa ore enkop pookin naa esiai eteknolojia ake nagira alo aasisho.

Keisidai teneetai naboishu tewueji esiai amu ore naboishu neengolon, ore naboishu naakeitutum indamunot oltung'anak amu meeta oltung'ani lemeeta endamunoto enye napaasha, neyau iltung'anak pooki inaduo damunot enye nepuonu aiu entoki sapuk. Ore sii naboisho tewuei esiai naakeisho ilaasak lesiai metaasisho terishata kiti neasi esiai sidai amu iltung'anak naa pookin oing'arrutua enaduo siai neaku meya erishata naaso easitai enaduo siai. Ore sii naboisho tewuei esiai naa keyau enkilepunoto enaduo siai amu ore enasiai neme oltung'ani otaasa keyau enkitukuja neyau enkiteng'ena sapuk oleng' atua ewueji esiai. Ore sii naboisho tewuei esiai naakeyau enyorrata, neisho iltung'anak metaa medukenya, neisho sii iltung'ana metaa keata oleng' eyeuna naasie enaduo siai amu ore teneetai naboisho nemeetai oltung'ani obuaki olikae, keyau keyiolo iltung'anak atoning'unoto, keyiolo iltung'anak eneiko teneiro.

Ore entoki nadamu tenadol ena siai naa orkitari ogira arem olntamuoyiai kelo ele kitarii arem olntamuoyiai tenkaraki nyamalitin natii osesen lenye etang'asa aipim oladuo tamuoyiai nedol Ajo kenarikino neudi oladuo sindano pee eboyoo ashu eshiunyie emoyian naata ele tamuoyiai ore sii lee dakitarini pee etayiolo Ajo enkaina naa emoyian naa ele kitarii naitodolu Ajo kenare naa enkaina eremi ore sii enkae toki ore sii ele kitarii netaa ebarakowa netaa sininye olntamuoyiai ebarakowa pee eiboyoo enkiyenget lee meeku ketumoki ashu tenemeta olntamuoyiai emoyian naaje nemetum oladuo kitarii ashu nemetumoki ayangaki amu kibooyo ebarakowa

Kelelek oleng eninko peyie iisum oltungani pee eyiolou ena siai amu ore entoki nanare neingorr naa imbala ake natii teshumata irboxi pee eyiolou ewueji nanare netii. Neeku pee eyiolou oltungani aisuma neyiolou sii aigero tenebo eniko teneshum mpala pee epik ewueji nenare

Ore enkibelekenyeta oloingange o eishoi endaa, olchamba naa kelelek oleng elo aitanyamal amu teneibelekenya oloingange nelelek aaa keetae ndaiki naati olchamba nemenyorr naaji enkolong oleng, ashu nemenyorr enkijape oleng neeku ore enkibelekenyeta oloingange naa kelelek elo aitanyamal endaa natii olchamba peyie meku esidai, nelelek sii ebirunyie endaa metaa mebulu esidai. Neeku kenare neingorr lairemok erishata sidai eunore amu inakata eku endaa esidai.

Ore enkoitoi naasita peyie arrip enkishui orkeek ootii emuruai naa kang'as aaku tenainepu ing'uesin naatii entim nemang'as aarr eng'ues metua kake kaing'uaa ake enaduo ng'ues metaa mee kainepu eng'ues nadung' orgos ashu kainepu eng'ues nang'orr, ore akeyie ninye eitu enyikaki inkishu ainei arashu intare ainei naakeanyok oleng' aaku maarr enaduo ng'ues, kelelek ninye aakaoshoki olturrur loong'uesin le KWS peepuonu adumu ena ng'ues aaya olale peyie epuoi aramatie ine. Ore sii teramatare nagira arrip ilkeek naakeagira anyok oleng' aaku ore kila olapa naunito irkeek esiana naje, matejo kaunito irkeek tikitam peyie eitukuj oleng' enasiai enkiaunoto enchan, naa tenelo niaku atuuno irkeek nanyok oleng' metaa meetai likai keek odung'itoi temuruai. Tenajo taa irkeek odung'itoi naa kalo oleng' asukeny endung'oto onkuk naaninye nagira ayau enyamali endung'oto orkeek nailepunye oleng' eunore orkeek naa tenajo eunore orkeek naakalo dukuya temuruai aishooyo irkeek ouni tesiana naje. Kaidim atejo ore terishata naje naishooyo irkeek tikitam metuuni tende, naishooyo metuuni tekanisa neaku ore eunoto siinye orkeek naa aitoki nabo nagiraalo aitukuj peyie arrip.

Ore ntokitin pooki nadolita tene naa kadolita nkera naara are ore nabo naa ketonita toloshi orika loreyieki irmaiman Ashu nkera tureishi, ore enkae naa enkerai ake natonita airorie enkae, kadolita sii olchani kake melio shumata. Elio sii ajo kenyori enkop etiu naa kejo atii olameyu amu melio nkujita naanyori

ore paa ene tipat naa ebae ekane nalo aitobir oning'o loo inkera ontowuo enye ashu nalo ayau olmarei tenebo ore oshi ena baye naa keesa too inkoteli sapuki naa ketoni olmarei nenya idaikin neetae naa enarishata naa pee epuo ake adala nepuo ashipa nepuo aakweni, naa peyie etae oning'o loo inkera ontoiwuo nitoki sii aaku kitobiru ankatini enye too inkolong'i naa puonu.

Ore inkiasin naidim anoto eimu olmutandao lokereng'et, naa kaidim anoto ingiasin enaa enchetata olbarabarani, kaidim sii anoto atayolo enchetata oosipitalini, kadim sii anoto esia ashu eningo tenitu esiai oombasarini, kaidim sii anoto kaidim atoduo enaa keetai irishat oosiatin naapashipaasha naatolimuoki ashu naatolikioki tolkerenget, kadim sii atoyolo imbaa esiasa naatasate toladuo kereget.

Kanyor ena bae amu ,kitanareyia sunta enkaji ai naa kaidim sii ayau empisha entoki pookin naba enaa enayieu. Matejo tenaa kempisha entarakwet ayieu emu kanyor entarakwet, naa kalo ayau nepetoki ine weji esuntai ai. Naa tenaa kepisha ai ayieu naa kaidimi ake aitobiraki naidim ataasishore enenkusa wenkitanareyia isunta peyie mitoki ake atoni nejia meeta enatoki naitelekino.

Ore entoki nadamu tenadol ena siai naa naa kang'as adol enaiposha enkare, enaiposha enkare naa meeta aitoki niindim atalang'ie amu miindim atalang'ie engari, miindim atalang'ie oltukutuk nemiindim atalang'a toonkejek, pooki ake entoki nalang' naa emeli ake. Adamu sii ilaibung'ak loosinkir amu ore oshi te kunen toonaipoosha sapukin naijo kuna naa inewueji itumie isinkirr sapukin, inewueji ilo aibung'ie isinkirr sidain leme too naiposha kumok ashu tooreyieta kumok, ashu too wueitin natii inkariak kumok indim anoto

Ore entoki nalotu ndamunot ainei tenadol ena pisha naa kangas ayiolou ajo keetae iltomoyia lemoyian e biitia naa ore pee atejo nejia naa kadolita orgigeroto Le sipitali , ore sii enkae toki naa kadol ajo ore ene naa sokoni nailepua netii sipitali netii sii nkera e sukuul naa sokoni sii natijingaki kebore iltunganak naa keeta imbaa pookin

Ore pee eyieu elelero e kenya neyasisho teboo ele Osho naa nchere ore ele Osho Le kenya nemeekure eetae isiatin nemeekure sii doi etumito irkijanani isiatin Ashu erishata naasie isiaitin amu ore nkampunini kumok

Kadoli imasaa e teknologia naijo desktop kadolita sii esimu nadolita e tablet nadolita sii embalai, nadolita sii ajo ore ena desktop neeta ormonokie Le KRA, ore taa KRA naa oltururr oitasheki Kodi tolosho Le kenya

Oree entokii nadamuu tenadol enaa siai naa oree eeimu enkotoii eempesa iyaata olainii le safaricom naa indim aairiwaki pokiiweujii nidim sii atanapa iropiyianii inonok tee simu ninyangunyiee enkadii nidim sii atalaa sipitali nilak sii sukul ninyanguk sii entokii pooikin naabaa enaa eniyieu

Oree tenadol enaa naa oree enaa naa nkofisii nitumie inkardasini eeinotoo onee keeyaa oree pee ilotuuu nigerr kewon peyiee peyiee iitum enaduoo ardasii peyiee iitum telekekii

Ore entoki nalotu damunot ainei tenadol ena. naa emasho ena. nashomoito iltunganak aare aaninguno .nelotu naa emasho aaku ninye ena naasitae. neeku ore ena naa emasho nagirae ashipakino kiam ooltunganak aare. naa ore. Naa te masho eki naa keshipae oshi amu kedoli naa ajo iltunganak ashu olmarei otopanari. niaku Ina osho pee etumoki atutumoto. nepuonunui aashipa. neranyi. nekusi.

Ore ebae naitiship tena siai naa ore too taoni sapuki nemeeta oltungani lemeloito nkoitoi enyenak, meetae oltungani oota ebae e likae Ashu meetae oltungani oosita esiai e likae, keloito oltungani pooki aisosion alo anyok alo angoroo kewon enye ore te kuna taoni sapuki netaa ninche taata egirae ailepunyie siatin e biashara netaa kegira iltunganak aapuonu too nkuapi naalaku apounu angoroo ate te kula dukai sapuki amu te kunen etumi ropiyiani amu keya nelotu oltungani lemeyioloi ore laduoo tunganak lemiyiolo naa niche likingoroo

Ore nagira sasa naa taoni kuna naa kitodolu ajo kuna wuejitin oshi ejingieki ngaarrin neeku kegira iltunganak aapuo nkoitoi enye, etii ilopoito aajing nkopisi neeku ore entoki nagira sasa naa baa ake oo taoni kuna naa keloito oltungani pooki nkoitoi enyenak

Ore entoki nadamu tenadol ena siai naa eoshoti oompishai ,idol ajo ore iltunganak ,ore oshi enkata naosh mpishai naa kesesha ore irkumok naa kekweni nitayu irkulikae nkitanyanyukot napaasha, nejo irkulikae mataa inji ,nejo irkulikae emailepie nkaek ,nejo irkulikae ematakwenia ,neeku ore entoki nalotu ndamunot aienei tenadol ena siai naa eoshoto ompisai ninye naisho iltunganak metishipata. Elelek aa keisho ninche mpishai neshipa oleng edamu ndaikin nashomoto aaku nedamu kulie baa sidain ake naanoto, neeku keosh mpishai peyie eku enkatini nainosa toonkolongi ang naaponu.

Ore enyor ena mbae naa mbae ena naitishipisho mbae nanotore iltung'ana kumok nepuonu atumo neranyisho nipid nigis nitiship iltung'ana naa ore entokitin naijio osinkolio naa ntokitin oshi naitishipisho naa kelo ninye teninig ashu tenilo aing'orisho esinkoliotin too mashoi nikinjo torikinoi mbaa kumok duo natii elukunya neeku ore esiai osinkolio naa esiai naa keyau oltung'ani edamunot metaa keshipa naa esiai sii naitakweni iltung'ana naa esiai sii naisho iltung'ana metaa keeta elomon oirorii tenekuu eyishunye enaduo masho

Ore entoki nalotu ndamunot ainei tenadol ena, naa nchere etaa kegira nkera aapuonu ntaoni sapuki epuonu aing'oru siaitin, nepuonu aing'oru sukuulini aapuonu aisoma. Ore sii taata naa keitodolu ena ajo ore taata ntaonini naa ketii eseriani, etaa indim atotona, indim aitasho meeta entoki nikigira aitanyamal indim ataasa pooki toki niindim ataasa metaa mee akeyie oltung'ani igira alo aitanyamal. Neeku ore ntaoni netijing'a eseriani, naa ina pee etaa ore nkera kumok netaa kegira aapuonu aaparan neing'oru siatin, neisuma teine wueji neshuko nkang'itie etaa iltung'anak.

Ore entoki nagira aasa naa noo mama napuonu oshi atoni amu meeta ldukai nepuonu airagie rkuniani neiteleki nkitunguuni enye neiteleki nyanya neiteleki rmatunda pee etumoki oltungani pooki ainyangu oim ine wueji ore roo ntaoni sapukin ata too nkutirik kelo ake ninepu nomama eipangutua boo neisalash rkarash neisalash rkuniani neiragie naduo tokitin enye metaa metaa ore pooki ngae odol neinyangu teneitishipa nena tokitin

Ore entoki nalotu ndamunot ainei tenadol ena naa kado l ajo sokoni nailepa ena oleng amu kangaas addol ajo ketii orkigeroto oigero ajo keetae sipitali nayaunyeki rkiek neisulaki rkiek le moyian ee biitia niaku keitodolu ajo ore ena naa sokoni nailepa oleng naitoki sii adol ajo ketii nkerra naata nkilanik ee sukul niaku keitodolu ajo ketii sukul nataana tene netii sii ltukutuki netii ngarrin niaku ore ena naa sokoni nailepua natii pooki toki naa idol ajo ketiiki mpaka niaku kegira ltunganak amirisho teboo niaku keitodolu ajo ore peyie idol ajo ketii sukul netii sipitali naa keitodolu ajo ore ina naa sokoni nailepua naa sokoni sii natanguara pee ebulu naa keloito dukuya

Ore etoki nagira aasa naa, etomononi, nayewuo ninye adung ibuka enyenak nepik enkerai enye ekoriong peyie, elotu amirisho naa, ore ena tomononi naa meeta ninye olduka logira amirishore euo ake ninye nisalash orkunia lenye, neiragie naaduo puka enyenak tine wueji, nepik enkerai ekoriong neton amirisho time wueji. Neaku ore ena naa kegira aitodolu ajo, kegira aitarasaki alainyiangani ipuka naidipa atudungoki, ninyiangu ele ainyiangani.

Ore pibelekenya oleng enasiai tenkopang naa nchere , eshomoita sirkali aret irbiasharani otii boo , nepuo aret neshetaki oloip , neshetaki nkajijik naa atua sokoni ake emirishoreki , niaku meeta oltungani lemeeta orgilata lenye ashu enkaji enye namirishore , neret apa ina metaa ibelkenye niaku atua nkajijik ake etii iltunganak , niaku midinga sokoni , neret oleng iltunganak.

Ore entoki nalotu indamunot ainei tenadol ena naa entaon ena sapuk nabore iltung'anak naa kitodolu sii ashu kelimu kulo kigerot aajo keetae isimui naamiri enkabila e Samsung, neetae sii isimui naamiri enkabila e Tecno, naa ore peyie eshomoito iloopeny aapetoki kuna posti kunewueitin, kejo peyie eyiolou iltung'anak ooim ajo ore kunen naa kemirieki isimui peemitoki agiroo ashu peemelo ai wueji kake piinyang'u teine wueji

Ore etoki nalotu indamunot ainei tenadol ena, naa enkerai oo papai lenye. Naa kitodolu ajo ore, enkerai oo papai lenye eisulaki enkayioni oo menye naa, kibunga ninche oleng naa keshipakino. Kaitoki sii ajo wore tenadol ena kadol ajo kegira ena ayioni ashipaa, egira mpapa lenye aitodol ebae te simu, elelek ake keeta enkatini, elelek ah keeta ekinguran naitodolieki, elelek ah keeta ebae naitishipa ninye ashu, elelek ah keeta ekinguran nagira adala ninye oo mpapa lenye tenkoitoi esimu.

Ore entoki nagira aasa naa ormurani ogira aranyaki eselenkei. Keitu anaa keingasie ena selenkei ashuu meenyita duo eba bae amu ijio keiruto, ijio kegira aingasia era are aajo kainyoo nagira aasa. Niaku ire ena naaeselenkei egirai aaranyaki olmurani kake imeyiolo amu ijio keyaua orkirutoto ashu enkingasiata